Kiit nemuche iyai chito asiste isirek ak mionwokik cheterter chemiten en imbaronok ko imuch icheng kerichek chotet chekibiten isirek ak mionwokik alak ak inyoibit imbarengung, nitet ko sikomukteun komaam tiongik minutik chekaam en imbarengung chotet cheu bandek njorokek ak tukuk alak chemotore orowek chechang ingemin en imbar akot kouu cabbage, sukuma ak sipineg, nitet komoche kerichek kebit bit simanam isirek ak mionwokik alak, nitet ko imuch kokonin kelchin chito inyoru rabinik alan isich ingwek chekororon cheimuch ialde ak inyoru rabinik asiboishen en sobengung ialen kiit neimokyinike.

Kobwotutiet notet nenyunet en boisietab ago abwote olee imuch kowal rurutik chotet chemiten imbarenyun ndamun yekoboishen ago kowole ruret notet nebo minutik chekominchi imbarenyun ak kowal ruret netot nerure minutik kosir chetam kobo kila, nitet ko imuch kobit kelchin nekararan en minutik chemiten imbarenyun ak kowalak kiit aketukul kowalak temetab imbarenyun ak ribet notet neoribe minutik en imbar, nitet komuktewon onyorchike kelchin ak anyorchike tukuchotet chekamin en imbar asikowalak sobet alaan asionyor sobet notet nekararan nebo minutik chekamin en imbar ak oboishen ago ak ko imuch kwal rurutik chekamin en imbarenyun.

Rutoito nekiowendi nemakai koutwon oot kinowendi komosto notet nebo Nairobi, nitet komoutwon akoii inguni ak ko moite kotokoutwon kora, nitet ko amun rutoito notet nekiowendi orutechini komosto notet nebo Nairobi ko kii en kenyit notet nekosirto ne kiowendi olemiten werto notet nebo kaa eleyoen kasit, nekiobune barabaret alaan kiobune matato notet nebune komosto notet nebo Narok, nekimiten chiletabke ak lainit nekoi notet nebo karishek neiibu alaan nekimiten chongindo notet nebo karishek chekibune yotet nekiyaan onget en oreet en kasarta nekoi kongeten sait taman aka akenge nebo langat bakai saitaman ak oeng nebo subui, nitet ko amun en chongindo ak chiletabke nebo karishek nemiten en yotet.

mwalimuinik en emeet notet nebo kenya alan emeet nitet neomiten koimuch kotoret cheget agoneet lagook agobo ngalelet notoon nebo sokat, niteet ko ndamuun ngalelet noton nebo sokat koityin mwalimuek tugul koyaain boishonitete koityi kipsomaninik chotet chesomoni en ngaleek ab sokat, nitet koityin icheget ak konyoor icheget mogutik chotet chegimokyingee en somananitet nebo sokat, agonyorchinengee kelchiin kipsomaninik yesoman ak kogilchigee icheget somaneet nywaan kogees ak koba sugulishek chotet chegororon anan chotet chemiten en taa yoon ak yetaar anan anan notet nebo

Boishet notet nebo moshinishek chekiboishen kekirindoen korib imbar kotinye komonutiet notet nekaran akobo imbaronokiok chekiteme en kokwotinwek ak emotinwek chotet chetemishe en emet notet nebo Kenya, nitet kokochin biik chotet chetemishe kokole tukku cheterter konyor icheket ruret nebo tukukwak ak koribchi icheket minutik chekamin en imbar komonyor asenet alaan komonyor koimutik alak tukul cheimuch komusmus minutik chemi mbar ak koityi komakikes tukuk chotet chekororon, nitet ko kararan ingeboishen moshinishek chutet asibut tukuk en imbar ak inyorchike kelchin iboishen tukuchotet ialde ak iboishen ibaraiten kasingung nitet nibo imbar alan itouu mungaret aketukul neimokyinike chito.

Otindonik kobchee betushek chotet chebo emetab Kenya neobwotyini olee komungoshek chemiten en emetab Kenya komiten konyil chechang, mii komunget notet nemiten en betut nekibwotyin alaan en torikishek chekikichobchi komungoshe chotet kouu betut notet nekiboeboenchin kandoinatet alan betut nekinome emetab Kenya kandoinatet, nitet keyoe kila kenyit en torikit notet nekinome emetab Kenya kandoinatet ak keboiboenjin notet, betut akee ko betut nebo komunget nebo boishonikab biik, nitet keyoe kimungyi biik chotet cheyoe kasisiek che terter asikomi betushek chekimungyin biik chotet chemiten en kandoinatet.

omitwogiik chotot chegiryoktechi koimuch kongeem muguleldo ab chito, niteet ko yann keyaam omitwogik cheterter chemoingen chemagibiman ak chotet chemokichob komyee ko imuch kongeem muguleldo ab nitet, koimuch kobiit myonwogik cheterter chimuch konamiin kotiyengee omitwogik chotet che keryoktechi chemengen chito ile chutet ko omitwogiik chegororon anan mogororon, ibu koimutik chotet chebo myonwogiik ago imuch kobiit ngemisyeet notote ne imuch kobaar chito omitwogik chuteet ndaab mengen ile unee omitwogik chuteet, imuuch koma omitwogik chegogichob ak kibiseen kerichek iroktechi inyee iyaam mengen oot ile kogichobtoo ano ago en oreet negararan anan en oreet notet naityagaat.